Mae yo ma jopiny nya yudo go tije sirikal e yor mbui kuma gibetie kumoramora ma gintie ka gichudo mokochuno ni gidhi e ofise sirikal mondo okony gi gi tijego.

Yudo tije duto mag sirikal koket kamora chiel kumoramora ma intie ,samoramora midwaro e yor mbui kendo yudo wach ewi tije sirikal go giketo kwayo mari eyo mayot kendo yo ma piyopiyo.

Jatend piny owacho mar Kenya moluor ker William Samoei Ruto kod jalupne moluor Kithure Kindiki kaachiel kod jatich sirikal machon moluor Justine Muturi.

Magi jo ohala matindo tindo ka giringo bang' neno ofisas ma jo kaunti kata josol usuru nikech gin gi ketho mar uso e taon kate bath ndara ma gin kuonde mok onego bed ni giloke ohala.

Mae en microphone kendo itiyo kode kidwaro ni duol owinjre maber kata wach miwacho milando no ochope okang' mabor ne jogo mathoth. Titiyo kode kuonde mang'eny mopogre opogore kaka yi kanisa kate skunde kata gi jothum. Kumoramora midwaro ni wach ochop mabor ne jogo mathoth.

Jogi chal ni nie romo to gibet mos kagichiko itgi ne puonj mimiyo gi ewi weche mopogore opogore mano miyo obag romo ni gi japuonj manyalo bedo ni ochung' mbele gi kanyo kachiwo puonj no.

Kalatasno lero, ni chik omiyo jopiny teko, mar donjo kendo golo paro e wach moro amora manyalo kelo lokruok kata dongruok e ngimagi giwegi e gwenge ma gidakie.

Magi josiasa, kochung' ewi mtokni gii, ka oromnegi gi jopiny, bang' limo gweng'no ka chal ni gigo campaign ka gisero jopiny gi weche mamit ma jopiny ohero winjo kaka josiasa ong'iyo timo pile

Me en machon maneoseweyo jalup ker moluor Rigadhi Gachagua ka ochung' odwachiwo somo kata wach ne chokruok mar jondiko kata joland habari

NTSA en migao mang'iyo arito jowuoth endara ka bende gi temo matek ni gi neno ni mtokni duto te maringo e ndara luwo chikego moketi mag ndara ma ok olewo kata matin.